Ore Joe Allan Namu, naa olasirani loolomon a journalist le nkituo naji Africa Uncensored, naa kidamunye etaasa uchunguzi enye neyoluo neeltu aliki iltunga'anak le Kenya irkesin o siasani naipirta empurore o malin enye o lopeny enkop, nitoki sii aas e siai.

Enetipat eoshoto e simu amu ke kiyaki lomon ninosaa ilomon le nkop nitii, nekiliki likai lomon le nkop natii, neretu sii olorere loata nyamalitin aa ketum ereteto te nkata kiti amu eosh esimu nalo toloing'ang'e.

Sawadi ejita ashoo olshindaa te micheso e mpiraa o gafanai le Homa Bay. Eeta enkishoroto o sawadini olshindaa te micheso e mpiraa.

Etii enkopis e ODM Narok Town enkalo orbaribara lolotu sukuul e Ole Tipis Girls ipirakino Serial Board, ipira o Serial Board.

Kaok ilng`anayio oitadoyio emion aa panadol extra naok sii capluses tenaata olkirobi.

Adol enkapuni naji mzizi najira aisho certificate te siai sidai nataasa ejira airaisisha elaata o ropiani aitumia ena mtandao enye naji mzizi.

Ore orbiasharai kiti naa kidim aawa loan naisho embenki, ashu sacco, ashu eomon ake olikai tung'ani oisho ropiani pee italala biashara enye, niidim sii aigero proposal o ropiani pee ing'oru investors looponu aapik iropiani atua ina biashara enye. niidim sii ainoto grants naishooyo sirkali ashu a tax rebates pee italala biashara enye.

Ore esiai oo ilturruri naa kesotu irropiyiani naa pukunyie ilopeny oladuo turrur neidim sii aanoto irropiyiani naishooyo sirkali aisho ilturruri ashu inaishooyo imbenkin aa loan too ilturruri le biashara. Ore kuna rropiyiani teniyieu kuna ropiyiani nikincho treasurer olturrur peyie eisie biashara ashu intalala biashara ino nishukoki kuna rropiyiani te interest etoishote. Tenekinchori enkalifu nishuk enkalifu o mia mbili ashu o mia . Ore ena mia e shumata naa eishoi oo naduo rropiyiani.

Eibelekenye enabae oleng ewuo mtandao a website indim ai manager ashu indim aata osabu niata oltungani.

Ene tipat enkishopo ompirai amu kisuia imoyiritin nibooyo imoyiritin e sexual transmitted diseases, nibooyo biitia aa HIV&AIDS nibooyo sii enutai emapema ooltunganak lemeyieu nenuta inakata.

Isum oltung`ani ilo sukuul aisumia aaku pilot nikifunzai eyioloto ee erawate oo ntekei ashu helicopter. Nitoki sii aaku ira olbiasharai migira alo oas biashara nigira aitumia enteke niaku igira agelu enkolong nilo enkolong nishukunyie. Niaku isomea esiai e biashara naa tenira olderefai le nteke ashua pilot nilo aas enkisuma e pilot.

iyata oltungani engeno ee electronics iyiolo ataasa connections niata sii engeno ositima ore iyata ina ngeno one telecommunications na indim atasaa ena siai ee connection eeh antenass niaku keifaa piata engeno ee telecommunication arashu electronics o electrical engineering.

Ene tipat ena siai e chanjo amu kibooyo imoyiaritin naatum nkera ebulu a polio, yellow fever, ashu hepatatis, nibooyo sii moyiaritin naing'ua iweitin nemetii sipitalini e kutosha. enikash nishori nkera chanjo piiboyo naa nena moyiaritin naidim aibung'a nkera kutitik.

Elelek enkigereto e dukuya e eCitizen toltung'ani lojira aiteru amu ifaa ake nepik oltung'ani enkarna enye, enkarna natii enkipande, nipik inambai inonok enkipande naa inana ake eyeuni pii ijing' atua eCitizen.

Ore entoki nagira aasa tene naa egira ilopisaani le sirkali aitumia esimu adol enaifaa apa neesa esiai e sirkali a project, negirai aing'uraa ajo amaa te plan apa naatai ena siai kaji kitabaikitia.

Kanyor esiai enkisuma amu keyau erisioto nitayu, nitoris sii nkera naing'ua ilsohon o paasha neyau sii eng'eno toltung'anak. Neeku ene dupoto oleng' esiai e nkisuma.

Sidai enkisuma edijitol amu keipungusa garama oltung'anak lemeidim aashom atamanyany' atwa sukuul ashu engalo sukuul, neitoki sii ayau metaa eedim ataasa engae siai ino egira aisuma. Neeku esidai esiai edijitol enkisuma oleng' amu keeta mana.

Adamu ajo ketii olduka loishoyo irkeek le biotisho otaana tena murrua, neeku indim ainoto irkeek tenkata kiti.

Atowoshoki ebenki esimu aikilikuan, aa kaji Aiko tenabol ebenki aii, naaliki ajo paishoyo enkarna aii apa naitumia agira abol, naaboloki tenchoto enye naitoki aajoki peyie apik ae personal identification number naitoki aitumiya abolie kake lasima paa eitofauto wenapa edukuya.